Nĩgetha ũtuĩke wa gũĩka ũndũ ũyũ, nonginya ũkorwo wĩna ũmenyo mũingĩ mũno, kuona atĩ nĩtũrona mũndũ ũyũ, niena nĩarageria kũhũra ngita ĩrĩa amĩnyitĩte na moko, na nĩtũrona arĩ ona ndarama mũgongo, na nĩgethe ũtuike wa gũkinya handũ ta haha, harĩa atĩ no ũhote gwĩka maũndũ maya mothe, nĩgũkoragwo na thukuru iria cikoragwo cithondeketwo, harĩa cikoragwo cithondeketwo andũ matuĩke a kũingĩra, na matuĩke a gũthomera, ũhoro wĩgie nyĩmbo, no ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũhũra inanda ici, kuona atĩ o kĩnanda o kĩnada, nĩgĩkoragwo na mũhũrĩre wake ngũrani, na nĩtũrona mũndũ ũyũ nĩarageria kũina, harĩa nĩgetha ona ũtuĩke wa gũkinya handũ ha kũmenya ũrĩa ũgũtuika wa kũhũthĩra mũgambo waku nĩgetha ũhote kũinĩra andũ, no nginya ũkorwo ũthomeire maũndũ maya, na ũgatuĩka wa kũmenya ũrĩa ũgũthiĩ nambere na kũruta wĩra ũyũ, kuona atĩ nĩũhotaga gũthũkũma, ona atĩ nĩũtuĩkaga wa gũthiĩ handũ ũkarũgamma, na ũgatuĩka wa kũinĩra andũ, na andũ magatuĩka a gũkena, na andũ amwe ona nĩ matuĩkaga a gũthũngũtha.

Mbicainĩ ĩno, nĩtũrona andũ aigana ũna, na nĩtũrona atĩ nĩgũthaka marathaka mũbira, kuona atĩ nĩtũrona mũndũ ũmwe ena mũbira magũrũinĩ make, na ngwĩciria arageria kũrĩra andũ aya angĩ, nĩ nĩgetha atuĩke wa gũthiĩ, atuĩke wa gũthiĩ na mũbira akinye kũrĩa mbere, kũrĩa akũhota kũingĩrĩa, na atuĩke wa kũhotana, andũ aya nĩmanyitanaga marĩ andũ aingĩ, namagatuĩka a gũthiĩ gũthaka mũbira, kuona atĩ manyitana marĩ ũguo, mĩthako nĩ ĩteithagia ci andũ agima, nginya ciana, andũ magatuĩka a gũka hamwe, na nĩgetha ona matuĩke a gũthaka, na kuona atĩ mũndũ nĩatuĩkaga wa gũthondeka arata erũ, ta atĩ mũtikoragwo na kaingĩ mũkĩmenyana, na mũkoragwo mũrĩ andũ a mĩena ĩrĩ, kuona atĩ nĩgũkoragwo na na tarĩũ haha mbicainĩ nĩtũrona kwĩna andũ erĩ mekĩrĩte, nguo cia rangi mũtune, na kwĩna andũ aya angĩ mekĩrĩte nguo. Na nĩtũrona atĩ marageria gũthaka hamwe, na nĩgetha mũico mũico nĩmagũtuĩka a kuona mũhotani.

Mbica-inĩ ĩno, nĩtũrona andũ atano, na nĩtũrona andũ aya nĩ gũteng'era marateng'era, kuona onorĩa mekĩrĩte, nĩtũrona atĩ andũ aya nĩmamenyerete gũteng'era, na ngwĩciria manyitanaga rita rĩmwe o mũthenya, na magatwĩka a gũteng'era, nanĩgetha mĩĩrĩ yao ĩtwĩke ya kũmenyera, naningĩ andũ aya, nĩo mathiaga gũtũthakĩra mathako, kũrĩa matuĩkaga atĩ wĩra wao nĩgũteng'era kíharo-inĩ, na magatuĩka agũcinda iheo nene mũno, nanĩmatuĩkaga agũtũma, wokorwo mathii gũ gũthakĩra nja wa bũrũri, nĩmatũmaga bũrũri witũ ũtuĩke wa kũmenyeka, kuona atĩ nĩmathiaga, magateng'erera bũrũri witũ, na magatuĩka a gũtongoria, koguo ũndũ ũyũ nĩũteithagia bũrũri ona kũmenyeka, tondũ ningĩ nĩũkoraga atĩ watua, andũ matua kũũmenya atĩ kwanyu nĩkũrauma andũ ma ateng'eri, nĩũkoraga atĩ andũ a nanja nĩmokaga gũcera bũrũri witũ, kũmenya mũno, ũhoro wĩgie ũndũire ũrĩa ũkoragwo bũrũri-inĩ witũ, norĩa andũ maikaraga.

Gũkũ gwitũ, nĩgetha tũtwíke atĩ nĩtũraharĩria mbembe cia gũcinwo, nĩtũtwĩkaga akũru gũciruta mũgũnda, kũrĩa tũkoragwo tũcihandĩte, na mbembe icio nĩt'twĩkaga agũcitungata, nĩgetha ciume ciĩ mbembe nene, nanĩgetha onaningĩ tũhote kuona mbembe nyingĩ, ũrĩa atĩ two imwe twomithia, nĩtũtwĩkaga akũruta mũtu, naningĩ ciĩhoro nĩtũhotaga kũhĩhia, na tũkarĩa mbembe ciĩ hĩu, na ningĩ ona mĩtungo nĩrugagwo, harĩa ũtherũkagia, no mbembe ici cia mũ cia kũhĩhia, nĩũtwĩkaga wa gũciga riko, okorwo riko rĩaku nĩ rĩrĩa rĩa mahiga matatũ, rĩrĩa rĩa ngũ, ta gwitũ rĩu nĩrĩo rĩkoragwo kuo, nĩũkoraga atĩ, ũratũmĩra riko ta rĩu, ũgatwĩka wa kũcũnũra mbembe yaku, ma makoro ma igũrũ, nogatwĩka wa kũmĩiga mwaki-inĩ, na ndwagĩrĩirwo nĩ kũmĩiga mwaki-inĩ mũingĩ, kuona wamĩikia mwaki-inĩ mũingĩ nĩgũtwĩka ya gũcura, koguo ũmĩigaga hakuhĩ na njaa na nĩgetha ĩtwĩke ya kũhĩa kahora, na ndĩgũtwĩka ya gũcura.

Mbica-inĩ ĩno, nĩtũrona atĩ andũ aingĩ mokĩte hamwe, gũkũngũĩra mũirĩtu ũyũ ũmbĩtwo thũmbĩ, kuona atĩ nĩahiĩte thukuru, na agatwĩka wa kũrĩkia, harĩa mũndũ toyũ akoragwo athiĩte na agathomera, kothi o ĩrĩa arĩthomera, naagatwĩka wa kũhĩtũka, nanĩkĩo ĩkinyaga handũ atĩ nĩa, nĩatwĩkaga wakũbwo thũmbĩ, kuonania atĩ nĩarĩkia mathomo make, natĩ nĩatigĩrĩrwo athiĩ nanjaa, natwĩke wa gwetha wĩra, haha andũ nĩmanyitanaga hamwe, kuma arata, gũthiĩ nginya bamĩrĩ, na andũ aya, andũ aya nĩmaumaga kũndũ gũtiganĩte, kuona atĩ ona andũ a bamĩrĩ nĩmokaga, nanĩmokaga me ta mũhĩrĩga ũmwe mũnene mũno, na magatwĩka wa gũkũngũĩra ũmwe wao, kuona atĩ nĩarĩkia thukuru, natĩ nĩagũkorwo akĩrorerwo nĩ ciana iria ingĩ ciĩ thutha, nĩgetha matwĩke a gũkinya ta harĩa akinyĩte, onaningĩ arata nĩmokaga gũkũngũngũĩra, kuona atĩ nĩmanyitanaga hamwe, namagoka gũgũkenerera, kuona atĩ nĩwatwĩka wa kũrĩkia thukuru.

Ĩĩ no ndirikane rĩta rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, handũ haha nĩho ciana citũaragwo, na cigatuĩka cia gũthiĩ kũu thĩinĩ, harĩa rĩmwe nĩ mathakaga mũthako ũrĩa wa kũĩhithanĩra, na ũmwe wao agĩrĩirwo gũthiĩ na kũmetha na nginya monekane. Na handũ haha nĩ hakoragwo nginya na handũ gwa kũrũgarũga, kũrĩa atĩ waingĩra kũu thĩiniĩ nĩ ũtuikaga wa kũrũga, na mwana ndangĩtuĩka wa kũgĩa na nguraro o yothe, kuona atĩ ĩthondeketwo ĩtayawĩra ũcio. Na haha nĩ wega kũmũtwara, kũona atĩ wamũingĩria handũ ta haha, nĩ atuĩkaga wa gũthondeka arata aingĩ, arata matiganĩte, na arata arĩa atanauma nao ekwao nyũmba. Koguo handũ haha nĩ hateithagia na mwana, nĩgetha atuĩke wa kũrora na atuĩke wa gũthondeka arata aingĩ, na arĩa arĩtuĩkaga wa gũthaka nao, kwona atĩ no mũthiĩ na mbere kũmenyana na aciari acio, kana ona ciana ocio, na mũthiĩ na mbere gũthaka nginya mĩciĩ-inĩ yanyu.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ndĩreciria ndona mũndũ ũyũ, nĩndĩrona atĩ ũyũ wĩra wake, ũkoragwo tu gũthaka na inanda ciake, na wĩra wake ũkoragwo wĩ wagwĩkĩrĩra andũ nyĩmbo, na nĩgetha andũ matwĩke a gwĩkenera, na andũ matwĩke a gũthũngũtha. Mũndũ ũyũ nĩakoragwo athomeire ũndũ ũyũ, kuona atĩ ti mũhũthũ, kuonona atĩ ũndũ ũyũ nĩukoragwo nohoro na thitima, kũrĩa nĩge nonginya ũke nonyitithanie indo ciaku, kĩnanda gĩaku, harĩ thitima, nanĩgetha ũtwĩke wa gwĩkĩrĩra andũ harĩa macemanĩtie marĩ aingĩ, nawagĩrĩirwo nĩkũmekĩrĩra nyĩmbo iria marenda, kanona nyĩmbo iria igũtwĩka cia kũmakenia, na ningĩ nĩyoyaga mathaa maiganona, kuona atĩ ũcio nĩguo wĩra wake, na nonginya arĩhĩrwo mathaa marĩa atinda handũ, kwoguo ndona ũndũ ũyũ, nĩndíreciria ũrĩa mũndũ ũyũ arutaga wĩra mwega, kuona atĩ nĩekagĩrĩra nyĩmbo, andũ, nanĩgetha matwĩke a gũthũngũtha hamwe.

Nĩgetha ũtwĩke wa gwĩka ũndũ ũyũ, wa gũthondeka thitima, nonginya ũkorwo ũthomeire, ũhoro wa thitima, na nonginya ũkorwo wĩna maratathi, marĩa maronania atĩ nĩwathire thukuru, o thukuru ĩrĩa ũngĩthii, onokorwo nĩ yunibasĩtĩ, kũrĩa andũ mathiaga na magatwĩka a gũthomera ũhoro na gwĩka wĩra ũyũ, nanĩ nanĩ kothi ĩyo nĩyoyoga mĩaka ĩiganona, kuona atĩ onanĩgũkoragwo na andũ mathomagĩra na mĩaka ĩtano, kanona mĩaka ĩtandatũ, nanĩgetha ona marĩkia matwĩke a kũhũrwo thũ,a kũheo thũmbĩ, na matwĩke a kũheo maratathi, marĩa maronania atĩ mũndũ ũyú nĩathire thukuru, na agĩtwĩka wa gũthoma, naagĩtwĩka wa kũrĩkia thukuru ĩyo, na agĩtho na agĩtwĩka wa kũrĩkia nginya kothi ĩyo, ĩrĩa ĩronania atĩ nĩ ĩgiĩ ũhoro wa thitima, norĩa ũngĩthondeka thitima, koguo ũndũ ũyũ nĩũbataraga, ũkorwo ũmenyete mũno, ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũnyitithania indo ici, kuona atĩ ũngĩhĩtia, nowĩyũrage, kana ona ũrage andũ aingĩ a itũra.

Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ ũrĩa wambere ũkaga meciria-inĩ makwa, nĩtũrona atĩ andũ aya nĩ athaki anene, kuona atĩ mena gĩko kĩingĩ, nĩkuonania atĩ nĩmathakĩte kĩharo-inĩ, nanĩkũrĩkia marĩkia mũthako ũrĩa mauma naguo, nanĩtũrona mũndũ ũyũ ũmwe wĩ thĩ, nĩta agũire kana ena nguraro, na nĩkĩo ena mũndũ ũrageria kũmũteithia, nĩgetha atuĩke wa gũkĩra, na nĩgetha athiĩ athondekwo kana athiĩ arorwo kũrĩa kwĩna, na kũrĩa athũ agũire, na kũrĩa, kana nĩaunĩkĩte handũ, harĩa gũkoragwo na ngari ĩrĩa ĩtuĩkaga ya gũthondeka andũ, kana ũgathiĩ ũgakomio kũu thĩiniĩ ngari-inĩ, nogatuĩka wa gũtwarwo hakuhĩ na thibitarĩ ĩrĩa ĩ hau hakuhĩ na kĩharo, na nĩũheagwo ona ndawa, kuona atĩ rĩmwe ngari ĩyo nĩkoragwo na ndagĩtarĩ, ũrĩa ũgũgũteithia na ndawa iria ũngĩhota kũnyua, koguo andũ aya nĩ athaki, nanĩmamenyerete maũndũ maya, na nĩkĩo kũrĩ na mũndũ ũmwe ũrũgamĩte ũrĩa ũrageria kũmũteithia, ahote gũkĩra, nanĩgetha mathiĩ nake.

Irio ici, ũmwe wao nĩta matumbĩ, harĩa cikoragwo ciigĩtwo nĩ andũ makoragwo mahingũrĩte, kũndũ guothe, na nĩmakoragwo mahingũrĩte nĩgetha matwíke a kwendia, na nĩgetha matuĩke a kuona mbeca nĩgetha matwarĩre bamĩrĩ ciao, kana ona mathiĩ nambere na kũruta mawĩra mao matakũhinga, kwoguo irio ici ũrĩa tũcirĩaga, mũndũ nĩathiaga akagũrĩra mwendia ũcio akoragwo akĩendia, na nĩatuĩkaga wa gũcitinangia na nuthu, harĩa atĩ nĩa, nĩagwĩkagĩrĩra kanyamũ gaka akoragwo athondekete, ge karĩa gakoragwo gatukanĩtio nyanya, gĩtũngũrũ, na gwĩ kamwe gakoragwo gekĩrĩtwo biribiri, kanona kangĩ gakoragwo gekĩrĩtwo ndania, na mũndũ nĩatwĩkaga wa gwĩkĩrĩrwo hau gatagatĩ, na agatuĩka wa kũrĩa, naĩkoragwo ĩthaka mũno, kuona ĩkoragwo na cama mũno. Na ningĩ ona nowĩkĩrĩrwo gatagatĩ wa cabaci, harĩa cabaci ĩnyitithanagio, noga negatwĩka wa nogatwĩka wa kũrĩa, kuona atĩ ĩkoragwo ĩ nditũ kũoguo nĩũkũhota kũhũna.

Ũndũ ũyũ nĩwa bata mũno gwĩka rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, kuona atĩ, andũ aya manyitanĩte hamwe, na nĩgetha matwĩke a gũtheria kũndũ. Na nadũ aya nĩ tũrona nĩ anake, na nĩ andũ anini, andũ aya nĩ manyitanaga na magatwĩka a gũtheria kũndũ kwĩna gĩko, na nĩ matwĩkaga ona rĩmwe a kũrĩhwo, marĩkia wĩra ũcio, ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata, kuona atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩthii kũrĩra handũ hena gĩko, kana ona mũndũ ũngĩenda gũthii gũikara thĩĩ, handũ haihũire gĩko, koguo mũndũ angiuga atĩ arenda gũtheria, nĩ akoragwo nginya agĩthondeka mbica ya biacara yake, kuona atĩ andũ mangĩũka mone haku nĩ hatheru, nĩho magũka kũrĩa irio, kana moke ona kũnyua, maĩ kana ona kĩrĩa marĩtia, kuona atĩ handũ haku nĩ hatheru. Koguo bata mũnene wa gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ atĩ ũndũ, kũndũ guothe gũkoragwo gwĩ gũtheru, na gĩko gĩkĩ gĩtigũtwĩka gĩa gũkuo gĩthiĩ kũndũ ta rũĩ-inĩ, kũrĩa rũ gĩgũthiĩ gũthũ gũthũkia rũĩ, na gĩko kĩingĩ.

Ũndũ ũyũ nĩũcenjetie mũno, gĩcigo-inĩ gitũ, kuona atĩ mũndũ aragũra indo, aikarĩte gwake nyũmba, na indo icio nĩcitwĩkaga ciakũmũkinyĩra, cirĩ o ũrĩa cii njega, oũrĩa ciumire kũrĩa ũrutire, kana kũrĩa ũgũrire, kuona atĩ thikũ ici nĩgũkoragwo na andũ a nduthi, kana ona andũ mathiaga na mĩithikiri, arĩa matwĩkaga a gũkũrehera, kĩndũ gĩ gĩaku, nginya gwaku nyũmba, na nímarehaga na thogora mwega, kuona atĩ nĩmarĩhagwo, na nĩmatwĩkaga a gũkũrehera kĩndũ gĩaku, matakũiya, kana ona matagũgũthũkĩria, koguo ũndũ ũrĩa ũcenjetie mahinda-inĩ maya, nĩ atĩ mũndũ aikarag o nyũmba, akahũthĩra thimũ yake, wũingĩraga o intaneti, nogatwĩka wa kũgũra kĩ indo iria ũrenda, nogatwĩka wa kũreherwo, onakorwo we gwaku nĩ wĩkũ kũraihu, nĩmekĩraga ngari-inĩ, na kĩndũ kĩu gígatwĩka gĩa gũgũkinyĩra, ũrĩ o kũrĩa ũrĩ.

Mbicainĩ ĩno, nĩtũrona kwĩna mũtumia, na nigũthondeka arathondeka ngari, kuona atĩ nĩamĩhingũrĩte mwena wa mbere, na ngwicria ngari ĩno nĩithũkire, na mũndũ ũcio atuika wakũmĩrehe gũkũ, nĩgetha atuĩke wa kũrorerwo thĩna ũrĩa wĩ naguo, nanigetha atuĩke wa gũthiĩ nayo ĩtakũmũgia, harĩa atĩ ngari ingiaga gũthondekwo, nĩituikaga ya kũrehe ũgwati, kwona atĩ kwĩ rĩmwe citũrĩkaga nginya maguru, nacigatuika cia kũraga andũ aingĩ mũno, Koguo ndereba angiona atĩ ngari yake ĩna gathĩna o kanini, nĩagĩrĩirwo nĩ kũmĩtwara kũndũ ta gũkũ, kũrĩa ngari yake igũthondekwo, irirwo nginya inji ni yake, na ĩtuĩke ya gũthondekwo okorwo ĩna gathĩna, na nĩgetha atuike wa gũthiĩ na mbere na kũruta wĩra na ngari yake, ĩtakũmũrehera mathina, kuona atĩ mokagathogorana nwega, na makanika aya mathondekaga ngari, na agatuika wa gũthondekerwo ngari yake, ĩkahana tarĩ njerũ, na agatuika wa gũthiĩ nambere na wĩra wake, atakũgio nĩyo.

Ndona ũndũ ũyũ, nĩndĩrona atĩ atumia aya maikarĩte hamwe thĩ, na ndĩrona me bara-inĩ, na ngwĩciria atĩ nĩ ngari metereire, na ngwĩciria ngari cia kũrĩa kwao mathiaga, citiuma nyingĩ, kwa ũguo maikaraga hamwe magĩeterera ngari ciao ciũke, na nĩgetha matuĩke a kũingĩra, na matuĩke a gũthiĩ kwao mĩciĩ-inĩ kũrĩa moimire, kũona atĩ andũ aya mokĩraga kĩroko tene, na magatuĩka a gũthiĩ mawĩra mao, harĩa mathaa mangĩ ma hwaĩinĩ nĩmakoranaga ona rĩmwe handũ hamwe magĩeterera ngari cia gũthiĩ kũndũ kũmwe, kũrĩa mauma mawĩra-inĩ mao, na magatuĩka agũcoka kwao mĩciĩ, koguo haha ngwĩciria nĩharĩa ngari ciao ciũkaga kũmakuĩra, nanĩkĩo maikarĩte hamwe mena mĩhuko, metereire ngari icio ciũke cimakue, na matuĩke a kũinũka kwao. Haha maikarĩte thĩ nĩmatuĩkaga a kwarangia, na magatuĩka a gũtaithania mũndũ wĩna thĩna, na ningĩ ona mũtoyaine nĩmũtuĩkaga akũmenyana, ũguo nĩũhotaga gũthondeka arata erũ.

Haha nĩtũrona atĩ kwĩna mũndũ, ũnyitĩtwo nĩ thigari, nanĩtũrona atĩ ngwĩciria mũndũ ũyũ, nĩkũhĩtia ahĩtĩtie, kana nĩatwĩkĩte wa kũruta mahĩtia, nanĩkĩo atuĩka wa kũnyitwo, na ũũ anyitĩtwo atwaragwo ngari-inĩ iria borithi makoragwo mokĩte nacio, nagatuĩka wa kũingĩrio hau na akahingĩrwo, na nĩgetha atuĩke wa gũtwarwo ceceni-inĩ cia borithi, mathaa mangĩ thigari cigĩthiĩ, na atuĩke wa kwĩrwo mahĩtia make, kũrĩa ona rĩmwe nĩmekoraga, nĩmekũ nĩmekũrara kũu, kuona atĩ mũndũ atarĩ na mbeca cia kũruta, nĩgetha atuĩke wa kũrekererio, mũndũ nĩatuĩkaga wa kũrara kũu, na ngwĩciria ũrĩa andũ ena aingĩ na ũrĩa tũrona atĩ kwĩna andũ nginya maroya mbica, ngwĩciria andũ nĩkũ nĩkumĩra makumĩrĩte kũgoma, makĩgeria atĩ gwĩtetera gwĩ thirikari, tondũ kwĩna maũndũ mareka, maũndũ marĩa matarakenia andũ, na nĩkĩo ngwĩciria mũndũ ũyũ, arĩ na andũ angĩ aingĩ mũno mamumĩte thuta, kuona atĩ no ngwĩciria arageria gwĩtetera atĩ gũtirĩ mahĩtia ekĩte.

Mbica-inĩ ĩno, nĩ tũrona atĩ kũrĩ na andũ anini, na nĩ andũ aya nĩ manyitanĩte, makĩgeria atĩ kuonania atĩ nĩ magĩrĩirwo nĩ gũikara thĩ ĩno, na ũrĩa marenda gũikara, na thirikari ndĩagĩrĩirwo nĩ kũmahingĩra nĩ getha atĩ matigeke maũndũ mangĩ, na bendera ĩno tũrona, nĩ atĩ bendera ĩno kaingĩ ĩkoragwo nĩ getha, thirikari atĩ ĩtuĩke ya andũ aya marageria gwĩtetera gwĩ thirikari, na nĩ getha ĩhetũkie watho wa ũrĩa andũ magĩrĩirwo nĩ kwendana, andũ ona okorwo nĩ mũtumia na mũtumia, magĩrĩirwo nĩ kwendana, matagũtinda atĩ makĩohwo kana atĩ ndĩkoneke tarĩ mahĩtia kana matuĩke a kũnyitwo atĩ tondũ nĩ mahĩtia mareka, kũguo andũ nĩ manyitanaga hamwe na magatuĩka a kũgoma, na magatuĩka a kũrehe mathĩna mao mbere gwĩ thirikari, na thirikari nĩguo yagĩrĩirwo atĩ nĩ gũikara thĩ, ĩtuĩke ya kũmathikĩrĩria, kuona atĩ matinoka na mbaara, moka o kwĩyarĩrĩria, na nĩ getha thirikari ĩtuĩke ya kũmathikĩrĩria na ĩtuĩke ya gwĩka ũrĩa marenda.

Handũ haha nĩtũrona, atĩ kũrĩ na mũthuri ũmwe, ũrageria kũingĩrio ngari-inĩ, na ngwĩciiria on nĩkũnyitwo anyitwo agĩka mahĩtia, kana nĩa ndaneka ũrĩa watho ũrathoma, kana ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩka wĩra wake, koguo nĩagĩrwo nĩ andũ a kanjũ, nanĩguo marenda kũmũingĩria ngari-inĩ. Haha aingĩrio ngar-inĩ nĩatwĩkaga wa gũtwarwo mbere, harĩa agĩrĩirwo nĩ gwĩtetera, auge nĩkĩĩ arauna watho, kana etetere auge nĩkĩĩ agwĩkaga ũndũ ũcio, kuona atĩ nĩa makoragwo ma mathomeirwo watho ũrĩa ũrathoma, na nĩmakoragwo makanĩtio gwĩka maũndũ mamwe, kuona atĩ wĩ kũrĩa kwĩ kambĩ, ũngĩkorwo atĩ ũkĩgucia nginya thigara, nĩgũkoragwo na kũndũ gũkoragwo na watho, atĩ ũngĩkorwo ũkĩgucia, nĩũtwĩkaga wa kũnyitwo, nĩ andũ a kanjũ harĩa makũingagĩria ngari-inĩ yao, na magatwĩka a gũthiĩ nawe, koguo ngwĩciria ona mũndũ ũyũ nĩkuna aunire watho, naníkĩo arageria kũingĩrio ngari-inĩ, na nĩkĩo anyitĩtwo nĩgetha ndagatwĩke wa kũra, kuona atĩ akwanjia gũteng'erania nao, kũu thoko.